Mornok chetononjin pimanetab ukimwi kobo kamanut amun kurkoyoi notet sikochikil konai kole biik ata chetindoi ukimwi eng' kaa sikobit kotoret icheget eng' ng'alekab roptaetab kerichek ak mara ak omitwokik chenyolu konyorchigei ak mara omitwokik chemokchingei icheget en atkantugul

Yoe borto kochoriren amun yon kochut borto koroito kokor koneneti banyek ako kor koyoe chito kobur konyalul ii netokunen kele momie inendet koyoche anyun kekirinda mionitet ibu koristo neuse kongeten koret ake bakai ake kosikobit anyun keterengee koroito anan kokoimutik ii koyoche kebendi sipitali en atkan tugul kobo kechikili borto ak kenai kele ngwany tos miten en komie alan mi koimutiet ii betot kobit en taa yon kobokomonut anyun yon kokirutechi sipitali sikobit kochikilngee chitugul ii ak konai kole unee bortanyin anan unee elemengtoo kobokomonut anyun ingebaa sibakobit okot kemwoun kele nyolu iyai ne ak ne siteren amat korootet korona.